ore ena naa iltingai likintumia airemishore, tenkata olari, pee kintumia anaa idaikin, anaa irpaek, ompoosho, onkwashen, nikirem pee kitumoki ainosa teneku.

Ore ena naa kesidai oleng' amu kadol ajo eteena ele tung'ani enkiteng' elukunya neyeniki ilo gosoi arashu ilo kiti shuma otii ine nitoki aen nkejek pokirare esiadi, ore pee iidip ateena neponu aalep onkerai enye kitinaa kesidai ena oleng' amu mikintoki enkiteng' aisumbuaa kadolita aajo kelepito aitobiraki naa kelepu dii ninye kule kumok naa kepuo naai aamirr nemiru iropiyiani sidain naaret ninche onkera enye.